Ka ipidho yiende to pod gi tindo dwaro ni igengone gi mondo ogeng' masirni ma opogore opogore kaka ng'ato ma wuotho e puodho to ok oneno nyalo nyono gi to mano ketho gi. Lee bedne ma ringo e puodho nyalo ketho gi, kendo yamo ma kudho matek nyalo miyo muono yiende go dongo. Omiyo dwarore ni ikawe kete kata kuthe ti iluoro gi goo mondo omi gi arita makende mondo gi dong e yoo maber ma onge chandruok moro amora.

Pith mar otungu dwaro ni japur bedo gi kinda kendo timo tijno gi chunye achiel ni mar otungu ni gi pesa maber kipidhe ma odongo mo oromo kendo ki itero e chiro to ji ohere ahinya. Sach pur dwaro ni japur manyo jomoko mondo okonye ni mar ipidhe mang'eny to ng'at achiel ok nyal nyalo tijno, kendo tijno dwaro ni ibedo mo otang sach doyo mondo kik ipudh kitungu oko. Yath be nyaka ogone e wang’ saa mondo orite to ka en kinde oro to pi mang'eny dwarore mondo ool nikech otungu oting'o pi mang'eny em a omiyo odwaro pi mondo odongi. Jarit ma gotieno bende dwarore ni mar lee ma bunge kik chop ma kethi.

Aneno otungu mar alum moket eyi kret mar plastik. Kret gi inyalo yudo kuom jo us mkate kata jok ma sologi e kambi kata jodukni mosewarogi kendo uso. Kitungu mar alum inyalo nyiew kuom japur kata jouso ma osewaro kuom japur to uso ne ji madwaro matin. Otungu mar alum oher gi jotedo nimar en gi dhadho mamit. Omiyo pesa ne ni malo.

Bedo janyuol en gweth kendo en mich maduong' ahinya, to ka ochopo kama nyathi tuo, kelo ne janyuol chandruok kod paro mang'eny nikech nyathi matin ok nyal fwenyo kata ok nyal wacho gi ma time chuni ni in kaka janyuolne nikech in kode odiechieng ka odiechieng ifweny gima time mondo ipimne laktar mondo oyud kaka ikonye. Ng'eny ne janyuol ma miyo e ma ong'e fwenyo ka nyathi tuo kata gi moro rach kuome.

Japur orito puothe maler ahinya kendo ochielo. Otiyo gi yo mar pur mar nyuando cham ka opidho alote ma opogore opogore kaka ang'ina kod kitungu. Ng'eny alotone timo maber mak mana ni nitiere moko maneno ni tuo odonje. Drawore ni japur ony'iew yath kendo ogo kuom alot gi te. To okaw ndalo mowinjore mondo kik ong'wedgi korito mondo yath ondonji. Nimar kouso ka pod ni gi yath nyalo miyo ji tuo.

Jaduong' manenore ni hike ng'eny kalure ni en gi yier marachar, oting'o okwajo e lwete ma kor acham kendo otweyo sa. To e lwete ma kor achich, otweyo e tigo. Obore gi leso ariyo ma kido ma rakwaro kendo ogweyo mipira. E bathe nitiere ojende moko ka ojana achiel morwako sati marachar to bende omako okwajo range kowuoro ahinya. Jaduong'ni nenore ni ong'e gweyo opira ka nenore gi lony ma en go e yo mogwe go mipira no.

Winyo ni ma iluongo gi dho ngere ni ostrich, yudore e pinywa mar Kenya ka. Kendo oyudore ekuonde ma ikane le mag bungu. Winyo ni en achiel kuom winyo maduong' ahinya. Kendo kilo ne nyalo romo gi mar dhano. Winyo ni ng'ute bor kendo onyalo ringo piyo mohingo dhano. Ochamo lum ka achiel gi it yiende nikech bor mar ng'ute onyalo chopo ne yien. Winyo ni ger ahinya kendo onyalo sodhi ka ikwinye. Mae miyo le mamoko lwore kendo onyalo neno mabor nimar wang'e ni malo.

Ni mar gweng'wa otuo ahinya, waonge gi aora kata nam, ji ohero masindni ahinya nikech ka obiro e dalani ma ofwenyo ka ma unyalo kunye kisima to bang' ndalo achiel kata bang' ndalo ariyo kalure gi yom mar lo kata kite mang'eny ibiro bet ni iyudo pi .Pi ma okuongo ok ler ahinya kendo iweyo pukore ka bang' dakika matin iyudo pi maler mi inyalo tiyo go gi jo odi kendo inyalo use ne jo gweng' kata ikonyo gi go nono. Nikech en masin mi ikodesa to itiyo go, pesa ne ni malo ahinya omiyo ji mana matin ema nyale.

Jamni mor ahinya nikech kata odoko ni chieng rieny gi chopo kar modho. kendo pi nitiere mang'eny ahinya ,ma ochokore. Masin matiyo gi yamo ni ema itiyo go e keto pigno ka ma ochokre no.kaye be neno maber ahinya ni mar nitiere got matin kendo nitiere loo ma opimre. Chal mar kor uasi be ber ka polo ler to chieng rieny kuoyo man ka be neno maber ahinya ko ochalo kuoyo mayom ,kendo yiende man kae nyalo konyi ka chieng' kech to inyalo yudo tipo.

Apoyo mit na ahinya, ki ineno ka osetegno e yath ber mondo igole mondo irit ochieg e ka ikane nni mar ka irto ma ochiek e yath to sa ma ipone ko oluar piny onyalo tore ma okethere kata awiny bende chan ka pod en e yath. Ka apoyo ni osechiek to ikawo iluoko gi pi aler ,kiseluoke to ikawo pala to ingado go pote ma oko. kendo iluoke ka iseluoke mar ariyo to ioge matindotindo kendo igolo kodhi ma ni e iye inyalo chame gi jo odi ka jomoko be ohere medo chumbi e a apoyo ma pod otegno ka gi chamo .To ka apoyo esachiek to omit ahinya onge tiende keto e chumbi, kothe ma igolo go inyalo tuoyo e chieng kendo idog ipidho mondo iyud apoyo moko e ndalo ma biro.

Mae en migao ma rango weche ma pinje ma oko, ki idwa wuok e pinywa ki idhi e pinje ma oko, idhi e apisi gi ma gi penji penjo e ka miyi oboke mapuodhi ni inyalo dhi dak e piny machielo. Ka pok omiyi oboke no nyaka iwach gi ma omiyo idwa dhi e pinje ma oko go ka en somo, tich kata loko dak. migao ni bende manyo ne rowere tije e pinje ma oko. Kendo otudo pinywa gi pinje ma oko mondo watim ohala kanyachiel.

Kae chalo kar jo thep thep maloso gik moko ka oa kuom mabati kod chumbe ma gi gi loso sanduge ne nyithindo mag skul .nyithindo mag skul ing'iewo ne gi sanduge gi ka gi dhie skul ahinya to ma dak e skul.ka ma e kuma gi kano gik moko kaka lep gi gi gik magi tiyo go pile pile kaka mo kod san. Sikunde ohero sanduge gi nikech ng'ato ok nyal ng'ado mondo okwal gir nyawad gi ni mar gi tegno kendo ki idonjo go e klas ma okwongo inyalo tieko go nyaka klas mo ogik ni mar gi tegno kendo gi dak aming'a. Chal ni osetiek wir gi rangi kendo koro ipango gi ka ikwano gi mondo okaw gi ki itero gi kuonde ma opogore opogore.

Mae en yo mar pur ma nyasani ka japur ng'ewo masindni oketo pi kendo otiyo gi remote mare ka masin fuyo malo to olo ne cham pi ma ber ahinya nikech chopo ku ma cham boyo kendo lee moko kaka thuol nyalo bet ni odak e cham kendo keto ngima ni ka matek ki idonjo e cham ni iolo pi omiyo masin ni ber ahinya, kendo bedo ni en gi malo oolo pi kaka koth kendo cham te yudo pi maromre, to otiyo gi teko matin ma ok ker loo kuonde ma opogore .Ober ahinya nikech katabpuodho maduong inya tieko bang seche matin.

Anguro gi ler kendo gi chiemo e od gi, ng'eny ji ongiyo neno anguro kuonde ma iwite taka ka gi lil kendo gi laro chiemo. Anguro gi ochung' maber kendo gi pangore kaluwore gi rangi mar gi ,moko ma n gi tung' adek ma ni gi rangi ma okikore kendo nitiere achiel ma rabuor. Anguro gi ka oseromo ibiro yang' gi kendo ring anguro mit ma iwuoro ,kochielore gi more onge moo ma imedo. Ring anguro mit ka iyudo gi kuon.

Pur ber na ahinya to moloyo pur mar apilo, ng'eny ji ok ohero tijni, to pur mar apilo ni gi pesa nikech ki isepure ma iloso inyalo uso kuonde ma opogore opogire ne jo hotel kata jo kambi ma loso gik dhandhu ma imide e chiemo. Ok ochuno ni nyaka iuse e pinywa ka e kende inyalo use nyaka e pinje ma oko. Yien achiel mar apilo biro miyi apilo mathoth kendo ki ituoye maber ok okethre mayot.

Olosonwa nderni wa, koro omiyo wuoth bedo ma yot ka nyithindo dhi skul kata ka wadhi e tije wa, kata ka wating'o cham ka wagolo e puodho ka watero e chiro wawuotho mayot ,miyo ji ma yaa kuonde maboyo timo ohala kodwa ni mar gi onge e paro ko ochopo e wuoth. Ka ndara ber bende geng'o masirni mag apaya gi tho mar ji.

Ne osepuonjwa ni ku ma wanene e kido ni to ka iwuotho gi tiendi to inyalo ngado ndara ku moro amora kendo mtoka ma onego ochungni mondo ingad ndara .Chieng ma okuongo ma ne adhi e boma ne aneno gi ni kendo ne amor ahinya ,ne achung' ne mtoka mondo okal to ja motoka ne ochung' ma ong'isa ni aka akala nikech chik oyie na. Bedo ni ne adak e gweng okne aseneo gini mak mana ni ne osepuonja. Nabedo ma mor ahinya ka an kaachiel gi osiepe na ne wakalo ka geche ochung ritowa wakal e ka gi dhi mbele gi wuoth.

Chweyo okapu en gima nga'to neno kaka itimo to en bende okopo, okirit ni itiek timo asto wang'n ochack bange' seche mitimono to en bende otimo kitero usi to en bende otero kuthi kanyo achiel miyo nga'to puonjoro piyo piyo kata odoko ni nitire joma puonjore mos gi joma mako piyo mano e yo kende ma inyalo puonjogo ngato chueyo okapu

Nyiri ma jo maasai gi ondisore ahinya ,ka gI rwako tigo man gi rangi ma opogore opogore e ng'ut gi, e it gi, kendo moko bende oketo e lwet gi. Gi bore gi lesni man gi rangi ma opogore opogore kendo gi mako camera elwet gi gi temo rango kaka otiyo. chalre ni en odiechieng gi ma okuongo mar mulo ka gi range ka gi buok ahinya. Nyiri gi olielo wi gi mapoth kendo gi ndisore to gi jobeche ahinya.

Ot ma oger gi gedo manyasani ma tiyo gi simiti, ma nenore ni en choo kalure gi pipe mo okalo e wi mabati, ndiko ma ondik etoke kendo kawo jandiko en pesa mang'eny ahinya mondo mi ondikni maler kendo ogo ni picha. Yiende mo opidh e aluorano gi rit ma orit go kanyo maber duto dwaro pesa mondo ka otimre maber.

Nyithi skul ma nyiri morwakore machal ni e ng'anyo mamuol ka giting'o ranyisi ma ndiki ma nyiso ni gitamore kend ma chon. Nyithindo gi chalno ohero sombgi ahinya. Gidwa ni gitiek sombgi ma giyud tich eka sama ging'eyo ni ber eka biro donjo e keny to ok sama pod gi dhi mbele gi sombgi. Siwanda bende ochungi manyiso ni welo moguel kachiel kod jonyuolgi obet kendo neno gi kagi timo tugoni kendo ging'eyo ni nyithindgi ok dwar keny machon.

Dichuo mondisore, opidho tike, orwako tere kendo orwako sa ebade ma kor acham, wuoyo e simu kobet e kom kendo odiyo kompyuta. Obet kuma chalo ofis nikech buge ma opangi. Owuoyo e simu ka obuonjo ma chalni ipimo ne gimoro to gima ipimoneno otemo diyo e kompyuta mare. Onenore ni ohero tiyo gi teknoligi ma nyasani.

E piem mag riembo ndiga, iromo gi ji mowuok kuonde mopogore opogore. Kendo ung'eru kodgi. Miyo dendi bedo motegno nimar irieyo fuondeni saa ka saa. Inyalo yudo pesani mitiyogo koa kae kitimo maber miyombo kendo iyudo mich. Okonyo ji nimar ok ibed abeda e ot ka in gi paro mang'eny inyalo wuok inyiero gi jowadu kendo itimo gima ihero.

Jalimbe moa e pinje ma oko ma miyo obiro gi nyithinde ariyo kendo omoso mon ma Maasai morwako tigo kendo obore gi lesni konyiero ahinya. Miyo no neno ni olosone tigo moro kendo orwakone e lwete ka tigo moro oserwako e ng'ute. Minegi nigi mor to nyithindogi obwok kendo girango gima itweyo ne mamagi e lwete.

Nyamburko madongo ma opangore e ndara. Osike ma giting'o kaka achiel kuomgi oting'o petrol ma be nengo ne ni malo ahinya. Nderni molosi ma giringe, ndiga, apiko kod lewni ma jogi orwako. Tie nyamburko gi bende beche ni malo ni mar nyamburko achiel ni gi tielo mang'eny ahinya, Kendo tielo gi nyaka wil sa ka sa mondo mi nyamburko oring e yo maber mok kel masirni mag apaya. Derepe mariembo nyamburko gi be nyaka chul maber mondo omi kik giring go asigo ma giting'o. Nimar kichule pesa matin to oting'o osigo mang'eny onyalo lal gosigo koro chuno ni nyakichule maber.

Tich mar chiwo thiethni en tich mok mar ng'ato ang'ata, mana jok mani gi luong nimar jatuo nyalo biro kohinyore marach, to kachunyi tin, ok inyal konyo jatuo. Tijni oberna ahinya nimar ikonyo nyithindo, joma dongo kata mine madwa konyre. Kendo imiyo giyudo ngima kane chunygi osetho. Jok moko biro e osiptal ka chuny gi sejok kendo gionge geno. En tiji mondo mi ithiethgi kendo iduok negi genogi ma oselal. Nyaka iwuo gi jotuo, moloyo to nyithindo eyo mamuol eka mondo gipimni gik maramogi e dendgi.